Ore entoki nagira alo dukuya tenewueji naa campaigns etiiki e siasa ninye etii irparakuo lenakop naa ninye orbungei lenye elde ogira airorie ashu aihutubia kulo tung'anak naa ore ena baye e siasa na embaye sidai oleng peeponu ilarikok ainining ashu eponu aaliki iltunganak raiaa manifesto enye neeku embaye sidai ena oleng tolosho.

Ore esaa pookin nadol nanu ele logo, nayiolou ajo esiai olturrurri naloito dukuya, ah arashu esiai e Sacco nagira aiendelea tene. Ninche kulo opuo aitobiru logos enye epuo aas imbaa enye emaendeleo, na ninye ena nalio tene. Neeku ore erishata pookin nadol, nayiolou ajo esiai olturrurri ena nagira aiendelea tenewueji.

Enetipat ena baye oleng e insurance ebiotisho amu kelo aisaidia iltung'anak mitumia inkadii esipitali nemitoki iltung'anak aalak cash keeku tenelo oltamoyiai sipitali naa enkadi ake elo aitumia nebaki free nebaki pesho neeku ore ena baye naa enetipat oleng tenitudupari tolosho aitumia inkadii ebiotisho.

Ore ena naa koti, ashua koti natii shumata aisul teleosho, aa ninye iltung'anak pooki, ilpurrisho, iltung'anak muj oota ilkesin sapukin nepuoi ainining' tenewueji, nelikini ninche ashua neamua oljaji eneikuni ninche tenaa keendelea aen ashua tenaa kelakuni lelo tung'anak. Neeku ore rishata muj nadol nanu enaaji nayiolou ajo kotini ena nalo aitasheiki mbaa ooltung'anak oopuo aas ntokitin nemesidain.